Mae en tich mar puro kendo en tich mar pidho budho. Ah tijni ahere. Chon ne atime, ne apidho budho tielo piero abich. Kendo budhonano nonyak maber. Tielo ka tielo nomiya budho maok tin ne apar kendo budhono nodhi piyo kabisa, manapidhe tok dweche adek to ne osee chiek. Ne ause mane omiya pesa mane achakogo ohala mar pidho gwen mage kienyeji. Kendo tijni ber kabisa nikech diere mane buthano ochiek, ne ok wanyal koso gima wametho godo. Nomiyowa chiemo mang'eny kendo nomiyowa ohala maduong' gi pesa manoloko ngimana. Tijni ber kabisa. Ahere.

Mae en tich mar pidho mar pur kendo japur opidho olemo ka. Olemoni nikod nengo e yo machalo kama; Mokwongo kiuse iyudo pesa. Mar ariyo, olemoni ber gi ngima, okelo ndhadhu ne ng'ama ne dhoge rach kendo kichame toluoko remo kendo ogeng'o nyaka tuoche mang'eny. Tijni nikod nengo sama ang' japur odhiuso olembenegi oyudo pesa kendo olokogodo ngimane.

Ber ma iyudo kuom tijni, sama ang' olemogi osechiek, inyalo usgi ma ng'ato yud pesa. Kendo tijni, omiyo ji chiemo. Sama ang' olemogi osebedo madongo, inyalo chamgi kendo gigeng'o nyaka kech. Tijni nikod nengo maber kabisa nikech ondiko nyaka jo, ondiko nyaka ji e tich. Koro nitie japur manigi puodho maduong' mok onyal tiye kende, kendo ondiko ji mang'eny e iye kanyo. Ko tijni nikod nengo maduong' kabisa.